Tenelo neimin iltaai kewarie eton ayierisho, naa kaidim aitumia esimu aitaa oltaa, arashu aing'oru ositima nainok tejikoni, peyie ayierishore. Tenelo sii peeku etagolo pii, nang'as apal eyierare aing'orua ajo kainyoo natara ositima, tanaa tokens, nalak peyie atumoki aendelea.

Tenaa iyieu nebik enkaji, metii oloiterio, naa kayakikisha Ajo ore oltungani pookin ojing'u inaaji naa kitayu inamuka teboo, ore sii enkae, nayakikisha ajo ore ake ninye tenkakenya naa kajut ,aiwuangie kulo oiterioni kutitik oojing'u ata ilo siwuo.

tenelo pee eiting' enkare agira aitukisho, naa ore entoki naas, naa kainguraa tenaa katum enkae are natii atu aji, amu aata oshi ake enkare napik iltooi, nainguraa tenaa katum Ina are ang'as aitumia. tenelo pee neeku metii ina, kaidim aingurai atiaki olelatia ,atiaki naishoo enenye maitumia paa ore peyie eshukunye enkare naokoki nanu ninye.

Ore te account naikeno o account nashumieki ropiyiani, kadol ajo account naikeno esidai te biashara naa, kaisidai amu ore ropiyiani tena account naa keisho, keeta entoki najo ilashumpa interest naa kisidai ena amu keitoki adumu biashara, neisho naduo ropiyiani menotito dupoto tolopeny. Ore sii enkae, ore ena account kisaidia oltung'ani peemeeku oloshi aah laa kitumia ake duo ropiyiani ebiashara tenkoitoi nemeishia.

teneeku atayiolo ajo meetae network temurua namanya, ore entoki edukuya naishaakino naas ,naa pee aliki olaiguanani. ore ake pee aidip atoliki, nayakikisha ajo kiriamari tenebo ashu kingorutua enkoitoi nikutumie network ,nikiwosh esimu aaliki erikore naishaakino neitabaki olkioma le safaricom .ilo kilikuai inchere metii safaricom ashu network Ina murua, aataa ena safaricom arashu ene ae ampuni ake anaa Airtel .

Ore temboloto e account naa eyieuni intokitin naabaya uni, ore nabo naa enkipande, ore eniare naa KRA entoki naji KRA, ena eserkali naitodolu aah esiai eeh elaata ekodi, ore eneuni naa empisha arashu aah keji passport. Nena tokitin uni eyieuni piitumoki oltung'ani atabolo account ooh opiisain taa sii aah tinewueji ibolito ina account.

Kesej oleng' alo eeh enaiposha, naa ore ntokitin nanyorr oleng' tenaiposha, kanyorr tenalo agira aarr enkare, naa kanyorr sii inakiti aah siwuo nailepu tenaiposha esej oleng' aa ninche anyorr. Etii sii enkiti sunyai natii enaiposha naa tenalo agira aiguranie naa ijo kasidai oleng' tenigira aas inasiai terishata miyata ai siai.

Ore account esimu wenembenki naa keeta dupoto oleng', ore dupoto edukuya, indim oltung'ani atushumie iropiyiani inonok eeh peemeimin, amu ore enapata ooropiyiani aah taata aaku inapita ake ropiyiani tembene naa kesej oleng' eimin, naa ore sii ropiyiani naa keji endaa nawo keeku ore iyata tembene naa kepuonu ake nyamalitin nintumiya. Ore ninye eisulaki ena account embenki, ore ropiyiani natii ina account naa kesej aa mitumoki aitayutayu pooki rishata neeku ketoni nena ropiyiani naa tenetii account naikeno naa kebik tine neisho neei nitum etaa iropiyiani kumok.

Maisilig oleng' kuna benkin kutitik, kake kuna sapukin duo naaji aatayie osiligi oleng'. Naa ore peemaisilig kuna benkii kutiti, kesej oleng' mee meeta erripoto ropiyiani inonok etii kuna benkii kutitik, amu ilaikoshuak iltung'anak lekuna olong'i nelo netumi kulie apurrok oogil inaduo benkin tenkarake nemeeta aah systems sidan, negili neyai inaduo ropiyiani nilo oltung'ani aaku esiai epesho itaasa.

Ore itii orkerenket le Kisumu, maata entisip oleng' ajo kaji iidim ashomo. Kake kayieu najo ilo ake inkopisini pookin yoyote esirkali, niidim ashomo aikilikwanisho. Ore nabo enye, na iidim ashomo inkopisini e huduma centre ,teinewueji itum ilopisaani le sirkali likiidim atuutaki eninko peyie itum inapalai e passport. Tenemeneja, niidim aimai iwuejiting eh kuna atijing'a ah taata oloing'ang'e, ninkilikwanisho tenkoitoi oloing'ang'e nitum enkoitoi.

Mesapuk oleng' empaashai naata entomononi eton enuta oeidipa atoisho, kake ore enoshikata eidipa atoisho, naa keshalu oleng amuu eibukori orsarge' kake ore enakata eton aa entuaa naa idol ajo keidim ake ninye ashomishomo, neidim ataasiasa isiaitin enyanak, kake ore aa enaishorie etaa olapa arashua ilapaitin aare, naa aisapuk ninye enchalan oleng' neeku keyieu ninye eretoto sapuk oleng' amuu meidim ninye ataasisho.

Ore enkop nagira aitobiraa esiai ebiashara tolosho le Kenya, naa kaidim atejo enkop Olkokoyo. Ore kulo tung'ana naa keyiolo biashara oleng. Ore dupoto naa natumito kulo tung'ana eimu ena biashara keaku ore imalin kumok eserkali naa inakop ewuo, eitobirakini ninche ilbarabarani, etum intaoni sidain, nebol ilo osho tenkaraki inanyorata nanyor neyiolo ataas biashara

Kelo niktum Ina nyamali oo mashinini tenkopis, naa ore ake enkata pookin nikitum Ina Nyamali naa esimu kiwosh nikiwoshoki iltung'anak oitasheki ena siai eaitii neponu ninche aitobirr kelelek kipuo aipot arashu kipuo aipot arashu kigeroki emeil.

Ore erishata sidai oleng' teneparani orkerenket lamanya, naa erishata olapa letomon aare. Ore enarishata, naa kaikumok isiruai ootae. Ore si eyia nejia, ekeshaita tenarishata olapa letomon aare. Neeku keshipa pooki toki. Keshipa nkishu, neshipa iltung'anak. Neetae isiruai. Nikenoki sukuul, neeku keboreki nkang'itie, neeku keshipa pookin tung'ani. Ore si enarishata e disemba, keetae isiruai laijo olari ng'ejuk. Neetae isiruai laijo ileinoto enkerai e Nkai.

Ore inkoitoi naidim aitumia peyie aponaa e inkoitoi natumie iropiyiani, na ore entoki edukuya, na peyie aipang' aing'oru esiai. Ore eyia nejia, enaipang' nalo aing'oru inkibaruani, peyie atumoki ataa katum e iropiyiani kumok. Aidim si atimira masaa, enake intare, ashu nkera, peyie atumoki anoto kulie ropiyaiani naasishore, enakalakie sukuul okulie tokiting' kumok.

Melelek oleng' itadoyiori enkirowuaj tenelo nirowuaju. Kake ore nabo oitoi naidimayu pe itumiyai peyie edoyio enkirowuaj, na eunoto orkeek tiang'. Ore ake pe euni irkeek, na kesidanu enkijape tiauluo. Ore si enkae oitoi, naa peyie itobiri irkuti oipi, arashu inkajijik na ore isunta enye, na keshata te kimaasai amu nakata etumoki aitobirai esiai enkijape tiatua ang'.

woore oshi injilingilini nalekunyie tenaidip enkinyang'a nakadumu naaya napiik aji aisudoo toldiroo arashu tiaii wueji ake. Woore kuna shilingini naketaa duppoto amu kisaidia ninye kwanza tesiai ajo naa sii nanu woore painyangu ntokiting kutiti naijio mpukanaa kaisaidia oleng .Woore sii kuna pisai naa keyaa nalakie enkare arashu alakie ntokiting nawokie nkera shai arashu nkulie tokiting' kumok

Ore eunoto e kasava tenijo ailinganisha enoo nkuashen naamelok nemesapuk oleng ee tofauti natii atua ninje, ore nkuashen naamelok naa keturi emukunta neitobiri ilmutaroni ore kulo mutaroni naa kemanaa enkare, nedung`i e kuna keenta oo nkuashen nepiki enkop. Ore sii ninje kasava arashu irmihogo naa kedungi too ntona nedung`uni lelo kiek lenye nedung`idung`i nepiki ilmutaroni neitooki sii ninche.

Ore enkitamanaroto o nguashin ashu ilnyanya te murua naa keata faidani kumok. Ore nabo, naa tumoto endaa, endaa ena natumoyu keaku ketumoyu teleleki. Ore eniare, naa keisho iltung'ana esiai, keishori iltung'ana esiai nauni enaduo daa arashu enkata eng'erishoi neigeri iltung'ana netum iltung'ana esiai nelaki iropiani.

Ore oloiterio toltiren, ore enkoitoi naitaunte tesiokinoto, na peyie aing'oru enkifagio, naor naiwuang'ie toladuo tiren. Ore ake pe adip atooro, nabukoki enkare, pemitoki enterit adumunye toladuo tiren. Tenaa kenkaji eh esimiti, kaidim aing'oru enkarasha, naitashal, napik osabuni, najut enaduo aji.

Ore eunore eatua nkishu, naa kepaasha oina unore eatua ilchambai sapukin. Kesaj ah ore eunore eatua nkishu, na kiremisho iltung'anak kake ilchambai kutitik eun. Ore si daiki naun na kesej aa daiki ake naanyae tonkang'itie, kake me enemirare. Ore ilchambai sapukin, nesej a ore idaiki nauni, na daiki napiki atua biashara, nemiri petumi iropiyiani.

Ore tenkop ang',na kesej aa ibokishi eshetishoreki, arashu inkeek. Naa toontimi etumi kuna keek. Eshetishoreki sii, ah kuna kepoi adung'u eitii, nepiki sunta enkaji. Ore enikoni pebikoo kuna timi arashu peyie ebikoo, na keakikishai aajo medung'i iladuo keek tenemeeta tipat enaa edung'oto oonkuk, nerripi si intimi pemenya inkimaitie, pemepejoo iltung'anak ontokiting' naijo nena. Neeku nena tokiting' oshi eitumiai na kerripi pemitoki iltung'anak ainyal inaduo timi.

Ore inkera, naa erubata e tipat oleng tiatua olmarei. Ore oshi enekingo tene kiramat inkera, nekiakikisha ajo ore olkishopi loonkera na lazima paa sidai, kintoki sii aakikisha ajo ore inkera neinoto enkisomo, ore eneuni naa enetipat oleng, naa kiakikisha ajo ore naduo kera naa keeta olkuak sidai, naa kesujita olkereti sidai pee meimin te nkishui enye.

Ore ebenki e Internet, na atareto akeyie tonkoitoi kumok oleng'. Ore enedukuya, mekure apa adumunye alak tikit alo ebenki. Katau ake iropiyiani tiaji ashu atii ewueji yoyote ,naasishore endauo siai ai. Ore si eniare, mekure apa lasima padumnye alo sukuul alo alak fees ,kaidim ake ainyo najing' esimu ai, naishooyo ah instructions injere metalaayu sukuul fees ,napik account e sukuul, neiting' inasiai teinewueji namaitoki aata gharama elototo.

Ore ereteto e sipitali na kanyorraa ajo eneretoto sapuk oleng'. Na enereteto amu ore peidip entomononi atoisho, na ketum ereteto etipat oleng'. Na tenelo nemoi enaduo kerai, neishori ebaare nanarikino teinarishata. Ore pegira intoiwuo kumok apalaa arashu ah aaku taata kelamita inasiai, na egolon olokuny ake. Kayieu najo egolon olokuny ake nayawua inanyamali, negira intoiwuo kumok ormaasai aapal. Na kasidai ake teneyiolou njere, enetipat na keyieu nepuo aaku inaajing' aji ashu inaisho te sipitali.

Keidim enkerra aitumia eng'otoi oleng'ang'i te enkisuma. Kore si ninche mwalimuni naa keidim aitumia ene otoi ee technology pee enye etaa laado lessons arashu nkisumaritin kemokunoyoi teatua, ajo si nanu teatua nkera. Kore ng'otoi nabo naa kenyeu naterua mwalimuni kuna sessions arashu nareshata enkisoma metaa kilio. Neshoru tata metaa kataa enkiti reshataa ashoo reshata ee nakwaanii ake o enkera neng'ari lomoon le seriani, pee tumooki naado enkera atonyor arashu atomoku nado barasani.

Ee. Ekeishaa nisho inkera intoiwuo pokira enkanyit. Amu ore entoiwuoi na entoiwuoi. Neeku ore nkera, keishaakino neenyit intoiwuo pokira are, mpapa lenye ong'otonye. Amu ore ninye ata ninye te bibilia, na kejo nakata etum ilarin ah kumok tenkishui enye. Neeku, mishaakino nedol inkera enaa a ore entoiwuoi nabo nemenare enkanyit kake kenare nabo.

Ee. Ore kila olari, na kekiata intumoritin ormarei nikipuo atumo nikishipa, nikiyiolouno enaa ormarei ebuluni. Ore kuna tumoritin, naa keeta poking'ae esiai enye. Keetae oltung'ani oji chairman lormarei, neetae likae tung'ani la ninye treasurer lormarei, ninye osotu iropiyiani naipirare nena tumoritin. Eetae si oltung'ani oji olaigeroni lina tumo. La ore pooki kata natumoi, ninye oiger intokiting' pookin naatejoki o naapoi apuo aitabaya tonkolong'i naponu.

Ore emurua naijo ena namanya enkalo orkeju, na ore enikoni na peyie eutakino batisho natii tenemanya ninche enkalo ilo keju. Ore entoki naishaakino neasi, na peyie ing'oruni enikoni, peyie igutieki lelo mareita arashu nena ang'itie namanya enkalo olkeju, meshomoita enkop enkang'ata nalakwaniki olkeju penyo. Peyie mitoki ninche atum ina nyamali.

Ore oltung'ani kitok oleng' tenkopis esirkali temurua niking'ua, na oltung'ani kitok tenkaji kitok oleng' ashu tenkaji oloitore enkop, state house controller ,oltasat oji Katoo Ole Metito. Ole ele tung'ani netaasa esiai sapuk oleng'. Ore enedukuya, igero iltung'anak kumok Oleng',tosiaitin esirkali, anaa ilmalimuni, arashu ninye kulie kituak ake oitasheki kulie dung'ot ake esirkali.

Ore te murua naing'ua, naa keetai ilaigwenak obaya okuni. Ore olaigwenani le dukuya naa olaigwenani kitok oitasheki ina murua, naa keji enkarna enye naa keji Josphat Ole Katemba, ninye senior chief le murua. Nietokini aata olaigwenani oitasheki location naji e Noonkeek Pusi, keji Ole Nchilalo. Netai likai aigwenani oitasheki ena sublocation namanya oji Matias lole Kamakoro, netai olaigwenani oji Raphael Moll, laa ninye oitasheki engai location ake nekimbung'are naji ene Kora.

ore ebenki e internet netaa ene dupoto oleng too nkoitoi kumok, ore ene dukuya, meekure apa aa lasima pee ilo oltungani aosh olaini te benki. ata idim ake aitau iropiyiani tenkoitoi ino e simu ,nipik olaini lino le safaricom. neeku naa ore teina rishata ni ooyie i gharamani oo nkador Niko aitayu iropiyiani te benki.

Ore emoyian e Covid-19 ,neewuo oshi tenkoitoi nagol oleng'. Tenelo naji payieu natumoki pooki toki nayieu, nayieu iropiyiani tenkata e Covid ,na kaidim atejo kiaku kapik iropiyiani M-pesa, nainyang'isho terishata nabo tolapa. Neeku ketii endaa aji, nemaitoki aaku oloipang'ipang' alo ainyang'isho enaake, kake kaiakikisha ajo ketii pooki toki aji terishata naishaakino.

Ore tesipata, eitu aikata aya enkerai kilinik. Kake, kayieu najo ore enkoitoi nasuji teneyai enkerai kilinik, na iya enkerai alo enetii orkitarri. Kidung'okini ebuku arashu empalai einoto enaduo kerai. Nikigerokini intarikini. Nepoi aipim enaduo kerai, nayiolouni ajo enaa ke sawa. Nikigerokini nkulie tarikini naishaakino nemooki aitusuj ayau enakerai ena kilinik.

Ore enkitaunoto oo mpisai naati Paypal nemegol oleng'. Ore entoki e dukuya naishaakino nias, ing'as aing'uraa anaa kamaa ena akaont keasisho arashu ke active? Ore ake paa neija etiu anaa keisidai. Lazima sii pii iata account embeng'i te Kenya, matejo naaji akaont e KCB arashu Equity ashu aibeng'i ake, niintutum kuna accounts are ai link aitutum metaa akaont nabo, nintayu naduo ropiyani natii Paypal aitayu apik akaont ino. paa intayu te akaont embeng'i apik olaini lino le Safaricom arashu olaini ake iyie naa oba ana oliata.

Ore apikiti ropiyiani Mpesa, ketii nkuti nyamalitin naidim anotore, arashu nanotore toonkolong'i naatulusoitie. Ore enedukuya, kelo najo alo olduka le Mpesa, meetai iropiyiani naitosha inaduo nayieu nanu napik. Nabo ina, ore eniare, kelo saingine najo apik mpisai Mpesa netii shida e network, kelo neimin network negolu endauo pikata onaduo ropiyiani. Ore sii eneuni, kelo netii shida ekiwango naje nayieuni neitabari arashu nepiki, ketii ewueji nemeitogirori neeku kelo naa ainyamali sii ina nabo.

ore apikita iropiyiani empesa naa ketii igolikinot naaje natumore, ashu inaidipa anotore too nkolongi naatulusoitie. ore nabo naa kelo najo alo olduka Le mpesa metii iropiyiani arashu float naitosha naidim atipika mpesa, ore eniare, kelo najo alo negolu network, ore ene uni kelo neetae kiwango naishaa nipik. neeku kelo negol amu kelo, naa najo apik iropiyiani najo apik iropiyiani kumok nemetii naa nena ropiyiani arashu ina float naitosha.

Ore eunore eatua nkajijik, naa kesidai oleng'. Ore esidano edukuya, kipimaki inaduo daiki enkima, arashu enkolong',kipimaki. Ore eniare, naa kibooyo si ing'uesin pemepuo ainyal enaduo daa. Ore eneuni, tenelo piwosh olchani enaduo daa nauno tiatua naduo ajijik, na kibooyo oladuo mambuli pemeipang' ake duo ilo shani asking aipang' alo oloing'ang'e.

Ore tialo eunore oondaiki maanabo o teneitushuli naa kayiou nanu najo kanyoraa enaa unore oo ndaiki naitushuli. Naa ore esidano enye naa nchere, keaku naaji tenelo niun irpaek o mpoosho araushu impoosho o ai toki ake, naa keaku itum indaiki kumok terishata nabo. Neaku kadol nanu ajo eunore oo ndaiki kumok naikash teneitushuluni alaang' tiniun endaa empeko nabo

ore temurua namanya, naa sirkali kitok olosho naasita esiai alang' sirkali aah aah orkerenket. Naa ore sababu naa ore sirkali ekaunti arashu enorkerenket netadoikio siasa oleng' alang' enaas esiai kake ore sirkali eshumata enyokita oleng' aitabaya napa kisiligat naishoo yiook tenkata e siasa.

Ore enkibelekenyata oloing'ang'e ng'ole nabaiyeeki neyauwa inkuti kibelekenyat, um duo nemee kumok. Ore ene dukuya eishakenoyoki enchan too ng'olong'i naatulusoitie too lubot ake iyie kumok ele kerenget lang' Lolkeju odo. Kore sii ene are naa atoduaki ajo keibelekenye enkijape etaa sapuk enkijape toonkolongi naatulusoitie, tiatua olkereng'e ake iyie o lubot kumok.

Ore te nkang' ang' naa kesej keori isiaitin anaa inkakeny, kore pee ekenyu enkai ore oltungani oloito shoo anaa olchekut nenapa te esiokinoto peeyie eboloo intumasa, ebaiki noo isaa uni mpaka isaa ong'wan. Ore intomonok tanaa kenapu ilkeek nepuo aasioyo ebaiki isaa uni, nesieieku ake inkang'itie teipa. Ore sii teipa neatai iltung'ana oopuo aanang'are aresho iltung'ana oing'oru koon nesotu neiriki, neetai naa iloopuo anagare naa eramatarre tenebau enteipa.

Ore akee pee elokunye esiai netaa eitu duo anapakino peyie aas, naa kore entoki naidim ataasa naa entoki e tipat oleng', entoki naa, kang'as aing'or ajo kainyoo naishaakino arashu kainyoo naiyeu haraka. Amu kelo neetai esia naa lazima pias te siokinoto tenkara ake keidim ainyala kulie siaitin. Neaku kore embae nayieu esiokinoto naisho esiokinoto paa atumoki ataasa nena kulie eitu siininye einyala.

Eee kanyoraa ajo ore iropiani e mpesa naa ninje naserian alang' iropiani naanapi toonkaik. Naa tenkaraki ore impisai natii e mpesa, naa kengasa aaku keeta nye e mpesa pin neeku melelek akeduo ejing' oltung'ani neya naduo ropiani. Ore impisai naanapi too nkaik kidim oltung' ani neitiaya nedumuni neyai neeku miata inaduo ropiani. Ore sii iropiani naatai too nkaik nelelek ake intumia aasie akeduo isiaitin nemeeta tipat tenkaraki naa.

Ee. Etaa enkata naiminie iropiyiani tesimu, eimu empurrore. Naa ena nataase, aterewakaki mpesa mesej nejing'u ropiyaiani. Nejing'u mesej naitodolu ajo atang'amua iropiyiani telikae tung'ani. Nawoshoki ilo tung'ani nejo aterewaka iropiyiani. Najoki, kaomon tushukokoki amu inoonkera esukuul. Ore paaning' ina, najo enaikash atushukoko oloibe. Kumpe, kateleja ake duo oltung'ani narewaki nanu iropiyiani ainei, naiminie iropiyiani tina oitoi.

Ore tenarishata natagolo imbaa. Wore entoki nabo naas peyie aitobiraa eramatare naa peyie angas ayakikisha ajo ore enatoki naata naa kaitobiraa eton etualo aingoru ae. Ore kuna kuti aa tokitin naata erashu enakitiramatare naata, nagolie eton etu ajo kalo aingoru ae amu metumoyu teleleki.

Ore enakata naata esimu ai enyamali, naa kaidim atooshoki aa aa iltung'anak arashu iltung'ak oidim oota inang'eno naomon ninche maing'uraki ajo kaietii enyamali. Kelelek aoshoki aa ilopisaani le safaricom nalaki ajoki kagira aimaa enyamali naje naa naomon peyie apuo ninche apuo aitobiraki. Aidim sii naing'oru oltung'ani ake duo tembata nanu arashu olelatia oidimayu neeta inang'eno peyie atumoki aitobiraki peiwuang'a enyamali.

Tenayieu nashum iropiyiani toombaa etaisere. Kaidim aitumia inkoitoi kumok; ore nabo naa kaidim atipika eramatare ainyangu irkuoon oodaa arashu ilasho oodaa tenkaraki pee eponari nina ropiyiani. Aidim sii atipika nina ropiyiani account aah aah kuna account naikeno naa keishoo terishata naje naa ore ajo alo aitayu nena ropiyiani nelelek elo aaku ee etoponari neitu einyialari.

Kanyor tenainyang'u intokitin tolduka sapuk, arashu um ilolan. Kore olduka sapuka naa keseja ore beei oo ntokitin naa kikunyi akut kidogo arashu etii abori. Ore sii enkai, ore tolduka sapuk tinindip ainyangu intokitin naa kelelek kiretokini naduo tokitin nikinchori oltungani odumu nena tokitin, neyaa boo apik engari arashu aai toki ake duo niyeu ninapie.